Oore isiaitin iauluo nayau dupoto temurua ang' naa, isiaitin naijo biashara, olduka, imir olduka itaaniki enkaji iino nishuko aalo ang'. Oore inkulie siaitin naa isiaitin olchamba eisulaki tena kaata eshaita, iun inkuashen, nimpalilia oore peyie epuku nimiraki iltung'anak tiang'.

Ore tene ogi adolita olbarnoti ogira akut enkima. Neeku adoolta enkima inokitai tene oji ainokie ilkeek, teneidip ele barnoti ainua ena kima niteleki emoti niteru ayierisho. Ore kulo keek naakepoi ayau too ntimi natii ingaulele ena kop ang'.

Ore embae etipata tene naa ore iyiook enaa ilmaasai, nikindegemea oshi inkishu ore entoki etipata oleng', telo ninyamal nimiigil iyie alo enkomono aashu aitegemea entoki elekai tungani. Ejing ake emboo ino nindayu enkiteng' ino ni mirr tenaa oltamoyiai ninye iyata lesipitali nimintoki alo enkomono arashu mintoki aingoru ilchoreta arashu mintoki ninye awosh araambe, ijing' ake emuatata ino nintayu enkiteng' ino nilo amiraki enaduo shugulini pookin niata ore imbaa inono pookin naa kesidanu.

Ooore entoki nadamu teene wueji, tenaing'or eena kamia, nadol aajo oore oshi tonkuapi orpukel, naa ninche enapishoreki aitaa igarin enaa ninche duo epuoyie iltung'anak aitaa igarin eenye. Oore sii teene wueji kadolta oltung'ani oobo otonita aokoki enkare, eidimau duo neewuo eele payian tempolos enkewarie enapu ilolan eene wueji aarashu eletu ninye anapie kuuna kamiani enyenak enkare neitoki adake ashuko aalo aang' tenteipa .

Ore egari naitumia iltung'anak tesiokinoto naa egari naijo emprobox. Ore egari naijoo emprobox naa egari nasioyo nelelek etumi tonkang'itie aah ninche abaiki irmaasae. Ore saai emprobox neya inkuti ropiyiani oleng, nesioyo sii tenelo ninye ninyamal naa kesioyo oleng. Oore enkae gari naa egari naijo oltukutuk. Ore oltukutuk naa teniimpot niilo asioyo arashu elelek entumoto eenye oleng, naa egari nasiooyo ore iropiyiani enyenak naa kelelek oleng.

Oore entoki nagira aasa tiatua ele reyiet, nadolita osunyai egirae aouku ailepie aaya embata oo teshumata oreyiet. Naa oore ele sunyai naa ekejo iltung'anak oitautuo peyie eponu ilorii arashu iltung'anak aaya nepuo sii aitoki aashetie inkajijik enye. Niaku oore ele sunyai ogira kulo tung'anak aitau tiatua eele reyiet.

Oore paa sidai eunoto orkeek naa oore enkata pooki nasha, tenelotu enchan naa oore lelo keek naa keidim ateyietu iina shan tewueji nelakua ometabau iine wueji. Oore enkae naa oore enkata pooki naasha mitoki enkare aoroo iina terit keibok irkeek enkare niaku meitoki enkare oaroo enterit.

Ooore tesipata ore orkuak ng'ejuk netaara orkuak musana. Oore aapa meetae aapa entoki naijo sukuul, meetae aapa entoki naijo en'daa, kule aapa eoki arashu eoki entooki naijo orpante. Oore aapa meishopi toi ninye aapa irkarasha arashu meitukoi toi ninye aapa. Kake oore taata ebaiki ena kaata etaa keituko iltung'anak, ena kaata orkuak ng'ejuk, netayiolito iltung'anak esiai e sukuul niaku ore orkuak ng'ejuk netaara orkuak musana.

pause Oore tenewueji naa kadolta ewueji nepejo, naitoki sii aaku kapejito erori. Niaku oore ena rori kegira abukoki enkare eena pejoto amuu oore teene wueji naa keimaanisha aajo einosa enkop enkima. Niaku eena rori nagira ninye abuku eena aare aar ninye eena kima.

Ore ena entoki ai edukuya ore enaiko peyie aiteru nanu anya ena daa ai, naa kangas aiteru naituku ingaik, natolu sabuni, natalu enkare, nalo emisa, napik endaa ore pee aidim aiteleki endaa nalo emisa nanya endaa.

Eh ore enkae duata napaashari idimai naaji naa wore ele shani loibung'ita ele tung'ani tenkaina eboita wenkare enye naa ore esaa nemiyata olchani naaji tee tenimiata naaji olchani naindim ake sii nintumia enkare nipik enkare enkikombe nintumia awok taa metaa ore esaa tenaa elukunya duo nikiya pigira awok ele shani naindim ake niwok enkare sapuk nikilotu ina lukunya aishiu eimu ina are.

Ore taa tenewueji naa kadolita oloshi taa oloshi taa lojo ele taata loilang' oshi kila mahali naa ore maendeleo naidim ele taa ayau naa tenimiata ninye ositima tiang naindim nintumia ele taa naa kidim nitawaang enkang pookin nimintoki sii aata enkuretisho omasaa inonok amu ore naa peeku iyata ele taa loo loilang kila mahali mintoki aata ae shida pookin amu kita kitumia kelo ninye enaa ositima.

Ore pee aibooyo enkisiayare oo ropiyiani tenkinyangare naa kelo naaji nalo olduka ,magira naaji nanu alo ainyangu kuna tokitin pookin kake ore naa amu ashomo naa kaata ropiyiani naa kaidim naa ainyangu kuna tokitin pookin ,kake ore naa pee malo nainyal ropiyiani ainei amuu meishunye naa ninche ntokitin naatii olduka, neikash taata ainyangu nkuti naa ninje ina olong aatayie shughuli ore idia olong natumoki ainyangu aitoki nabo amuu kelo naa neeku kagira ainyalaa ropiyiani ainei teneeku kila enkata nainyangu entoki ata enemagira duoo aitarajia .

Oore oshi ninye nanu esaa nemaata entoki naasita naa kajing' oshi eena najo online nalo taa aata aing'or nena tokitin nalo aisuma teine nalo aijifunza, iina saa nemaata duo esiai sapuk nashomo, naa kalo ooshi nanu ajing' naa iina online nalo aing'uraa, nalo aijifunza kulie tokitin ooshi neton mayiolo silence.

Eeeh pii, ekinya ooshi iyiok en'daa tormarei lang kiboita. Naa oore esidano arashu, esidano naata iltung'anak tenenya en'daa tenebo, eidimau duo naaji nanu naa kanyamal kake oore esaa pooki nekiponu aboita aanya en'daa, neking'ar in'duaat naa tenetii oltung'ani naaji oota eneyiu niaas neliki intae eena kaata inositata en'daa, naa idimidimi ning'aring'ara inaduo duaat, nisaidianana tenabo enaa tiaare, niaku oore iina kata inotito iintae naboisho nalus te pooki.

Ore taitu aji, ee keasishore masaa naijo tanakata enabeshen naitukunyeki ntokitin naijo osabuni ,inakarasha oshi naitukunyeki ntokitin ninche oshi yiok kintumia aasie inasiai aitukunye nona tokitin ata naa mbesheni are naata nataa naduo enkare.

silence Naa kuna kariak ooshi duo emashini mekiata iyiok nena kariak. Niaku inepu saa hii aajo oore ele tung'ano ogira aoku eena are, keidimau ninye naa inkishu ninye egira eele tung'ani aisho ena aare. Naa keetae oltung'ani ooku, neetae sii olong'amu niaku enetipat oleng amuu imasaa ang'. Imasaa ang' tenakata iyiok kigira aisho enaare, enaa inkishu, enaa intare, nekintumia sii toonkajijik.

Oore eena kipirta saai, naa enetipat oleng tenkopang'. Ah oore taa peyie inepu irmaasae kumok meetae duo enkae aare nemekiata iltankii, mekiata ninye inkajijik sapuki omabatini, niaku mekiata duo ewueji nekiokunyie enkare, niaku isilankeni eturi, tenkop ang' neok inkishu, neok iltung'anak, tenelo sii niaku iijo iyata duo emukuunda iino naa teene wueji ilotu aoku enkare nitumoki atipika nena puka nituuno, enaa nena kitunguuni inono nituuno teine tiang. silence

Ooore teene wueji adolta enkare, adolta solar nadolta sii enkare silence naa oore ninche iyiok duo kiira irmaasae kelo nitum aajo mekiata ositima, niaku ena toki tenakata naijo eena solar kintumia iyiok peyie etumoki enaare ailepu tiatua enkop, naa ene tipat sii amuu ekiunie impuka, nekiunie irnyanya nekincho sii inkishung', naa ninche kintumia iyiok aok aitumia tonkang'itie.

Ooore teene, oore nanu enaiko tenaisum oltung'ani, peyie etumoki ataasa eena siai kajoki meyau orkuniyia, oore idipa ayau iilo kuniyia lenye, najoki sii meyau enchempe, aah taa eena oshi nairemishoreki, najoki meyau enkijiko, najoki peyie epik enterit orkuuniyia, oore peyie eidip atipika enterit orkuuniyia, naitoki sii ajoki peyie epik olchani, neitoki aalo ayau enkare, abukoki oladuo shani tonkolong'i akeyie.

Aah oore taa teene wueji, kaidim nalimu entoki nagira aalo dukuya, oore teene, adolta emama nagira abukoki impuk a enyenak enkare, aah taa eeta oloshi too lenye lobukokinyieki enkare, aigilita sii adol enkae mamaa natubulutua impuka enyenak, naiku kelo sii neng'as aitau enchoto ompuka, peyie etumoki naa ainyiaki atipika enkare.

Oore entoki nagira aasa tene wueji, naa adolta nanu iltung'anak oora kumok oleng teene, oasita esiai eenye naa oore esiai naasita kulo maasae, naa irkujit taa toi egira aadung', naa ore tenkop ang keidimau naa oore egirae aadung neetae inkishu naa keidim kulo tung'anak nedung kulo kujit nepuo aayaki inchorei eenye tiang, eidimau ninye neetuo aitau tewueji nelakua nenap torkuniyiani ayaki inkishu eenye.

Ooore teene wueji, manyor nanu eena baye nagira aiendelea teene wueji. Aah taa, osunyai egira kulo tung'anak aturu, peyie etumoki atimir. Naa oore teina kata, naa ore enkata pooki nilo aitau iilo sunyai netiu enaa enterit igira aitau. Naa oore saa hii peyie eitur eene wueji naa oore peyie eeim enkare, neidim naaji enkare neitau irmutaroni tene wueji, arashu netumoki ninye enkare ainyiaki atoshoroi enkare sapuk, eimu eena turoto natuturo kulo maasae eene wueji.

Ore olmarenge arashuu ireteni latongo oo usu ena bae naa, ore enedukuya naa keji oshi hustle fund naa ore ninye ekinjo naaji iropiyiani aa imia imiet aiterunyie. tenelo sii pee ilak aitobiiraki nena ropiyiani enye, nikintoki aa poneki tenelo sii iboo nena pisai enye ekintoosh entoki naji penalt nidimayu kenya engata nishoni alak nena ropiyiani netoyiuo najii enkita sashata.

ore apa eda wiki natulusoyie naa kenyamal apa ninye elukunya ai oleng. ore apa teina kata, nalo apa olturur oje nadumu ropiyiani, inoshi taa pisai olturur. ore teina kata nalotu ang naaaisilen orpayian lai. ore peyie aisilen kuna ropiyiani, najo ashukunye ajoki tushukoki inaduoo ropiyiani amu etayieuwua olturur. naajoki naa maishoru, shomo talaa tenkoitoi naba anaa enidim, ore taa teina kata naanyamalu elukunya namuoyu, neku kaata ninye damunot torok.

Ore nanu entoki naitishipa tena siai, naa ore ena naa iloshi malengen oo yiarakini inkera. Nidolita ajo ketii olamirani ine netii sii olainyiangani. Naa ore elde ainyiangani enoto ninye iropiyiani enyanak terisioroti entoki natimira ore sii ele onyiangua nenoto erai enye dupoto eimu ena enaduo toki nanyiangua neitu etom araka amu tiaulu enye ake eshoma ainyiangu inaduo tokitin neeku eitu elo adung enkop aingoru teoji nelakua.

Ore tena siai nadolita embeut, natii enkare nayiu naaji nanu najo peyie eitokini ainguraki iyiook nai inoshi solai naau enkare, metaa ore tanakata ena peut neeku keetai sola nayau enkare sapuk metaa ore inkishuang' eponu aaok enkare tene oji, nimitokini anyamal ashuu aatum kitisho enkare, nikitum sola nailepunye ina are nikitum sii olbaribara metaa ore eponunui aok enaduo are nikiata olbaribara likiimu.

Ore tene oji naa orgali taadoi ele loyiaritai tene oji. Ataasa nanu ena siai nateyiara ele gali, aa ore taa sababu peyie idol ajo kintururote tenikiyeir orgali, aata nanu ingera naara naapishana neeku teboo naa kwasa angas nanu alotu ayier orgali lai. Ore eniare naa kayier orgali sapuk pee etumoki aitashoki inaduo kera ainei pookin naaba anaa inaata.

Ore enaa bae naa enetipat oleng' te murua. Ore eunoto ookiek, naa sidai oleng'. A ore taa ene dukuya, mikintoki ninye aatayu osipie sapuk. Ore sii ene are, ore pee kiun enkumoi olkiek tene wueji, naa keyau enchan. Ore sii ene uni, meitoki enkare aya enterit. Keaku kelo enterit akiti tenkarake etuuno naa iltung'ana ilkiek kumok.

Ore ena, ore entumoto enye naa eunii taadei. Euni olantererai tene wueji, ore pee indip atuuno, neshaiki enkai nebulu, ashu ibukoki iyie openy enkare, ore pee eidip atubulu, niremoki , nintobir aitobiraaki pee metoyu naaduo atum iltung'ana aidiid ashu alang'lang', nintobir, ore Kenya nintoki aipalilia nipik empolea. Ore neton mpaka Kenya neisho openy paa itumoki ashomo aitayu.

Ore ekiti aji naa ibaiki ake nimpaga, nijut ee iyata enkare ino osabuni, ena toki duo najuteiki, ore pee iidip nimbanga imisai, nimbanga ilorikan, nipik olkiti kapet ore tinasaa nipik inkitambaani oo lorikan. Neeku naa ore ina saa etaa sidai Ina kiti aji.

Ee ore ele kuak keep osesen supat naa teniimbang nilo isiatin inono, mingamaa oltungani ilo ake nishukunyue too nteipai, meeta oltungani linyialaki iyie enkutuk, ore iltunganak pookin naa ilchoreta linono kake ore iltunganak pookin nimilo sii atinyikaki kewon kake meeta iyie oltungani limba.

Ee ore enkoitoi sidai naidimi aiboorie enkuesi tiatua aang',ore oleng' naa enkikarata engang'. Ore enedukuya ingas aau fens niingar ang',ore eniare nitoki taata ainguru emilango niun imaua inono aiteshep enaduo waya nitipika paa ore enkues pookin yoongata nemetumoki atijingu aang' anyiala intokitin inono.